Motungata marĩa ndathiĩte gũcaria Huduma Center, ndathiĩte kuoya birth certificate yakwa yũrĩte, na ngĩoywo irore, nĩgetha njihũrie good conduct.

Kambuni nene ya KenGen, nĩyoyete ikinya rĩa kũrĩha marĩhi ma gĩthomo kĩa igũrũ, kũrĩ arutwo arĩa mekaga wega, na matirĩ na ũhoti, nĩ ũndũ wa rũciũ rwao.

Kĩndũ gĩkĩ kĩronania ciringi gĩbaũ, ĩcenjetie kuuma mbica ya Kenyatta nginya nyamũ. Nyamũ ĩrĩa ĩcoretwo ciringi-inĩ gĩbaũ nĩ njogu kwa ihinda rĩrĩ.

Ũndũ ũyũ ũronania nyamũ cia gĩthaka, na kwĩna ageni magenete, gũka gũciorera. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata, bũrũri-inĩ witũ, tondũ nĩũrehaga ũboco, bũrũri-inĩ witũ, o na ningĩ rĩrĩa ageni magenete, ũndũ ũyũ nĩũheaga andũ mĩeke ya mawĩra, ta ndereba cia ngari iria imarehaga gũkũ, arĩa mamonagĩrĩria njĩra, o na kũrĩa magenete na kũrĩa maraikara.

Njĩra cia kũmenyerera nyamũ cia gĩthaka, nĩ ta gwĩkĩra mĩhaka mĩtitũ-inĩ, mĩhaka mĩega, ta ya thitima, nĩ tondũ nyamũ ndĩngĩhota kuma, ĩthiĩ kũrĩa andũ maikaraga. ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ kũrĩma kũraihu na mĩtitũ, na kwaga gũtema mĩtĩ, nĩgetha tũmenyerere, kũrĩa nyamũ citũ cikaraga. ũndũ ũngĩ nĩ kwaga gũthũkia mĩtitũ, na gĩko kĩa maratathi.

Ũndũ wambere nĩ gũtigĩrĩra wĩna akaunti ya paypal thimũ-inĩ yaku. Warĩkia kũhingũra nĩ ũkuona motungata marĩa ĩgũkũrehera akaunti-inĩ ĩyo, ũhihinye mbatoni ya gũtũma mbeca kuuma akaunti-inĩ ya paypal nginya bengi-inĩ yaku.

Ũndũ ũyũ ũrandirikania, cukuru cia gĩthomo cia gĩkĩro kĩa igũrũ nĩ cikoragwo na riko rĩrĩa rĩkoragwo na irio, atĩ mũrutwo o wothe o na wagĩkĩro gĩa thĩ no ahote kuona irio na mbeca nini, tondũ ngima nĩ ciringi ithano na nyeni ciringi ikũmi, kogwo wĩna ciringi ikũmi na ithano no ũhote kuona irio.

Ũyũ nĩ mũthako wa ciana cia tũhĩĩ na tũirĩtu, mũthako wĩtagwo gĩũthi. Ũthakagwo na kũrũga na kũgũrũ kũmwe kũu kũngĩ ũrangithĩtie thĩ, no nginya ũkorwo na ndama yaku, ũkaiga ndama yaku mwanya wa mbere, harĩa hena ndama ndũbatie kũranga, ũkarũga makinya mau mangĩ ũgacoka ũgacoka nginya ũrĩkie.

Ĩno nĩ mbica, ihũrĩirwo thibitarĩ, ni macini, ĩronania moko na ciara. Ũndũ ũyũ wĩkagwo nĩ ndagĩtarĩ, nĩgetha amenye harĩa thĩna wa moko ũrĩ

Kĩama kĩnene gĩa kũregana na FGM bũrũri wĩtũ wa Kenya nĩkĩgenĩire matũra ma Narok gĩkĩenda gũtũma ndũmĩrĩri ya kũregana na FGM harĩ ũndũ ũmwe ũrĩa ũmenereirwo kĩwatho. Ũndũ ũyũ nĩ ũgũteithia aĩrĩtu na atumia makorwe na ũmenyo wa maũgwati marĩa makonainie na FGM,ũndũ ũyũ nĩũkũmateithia gũkũmithia mũtũgo ũcio na kũrega nauo. Ndũmĩrĩri nene ĩrĩa ĩratũmwo nĩ kĩama gĩkĩ nĩatĩ andũ othe manyitane nĩgetha mahote kũrũa na FGM.